Tos awendo oinon ne keboiboienyin en komostan lumek. Awendo ne keboiboienyin en komostab lumek ko awendo um boishetab um ke kenam njirenik bichuton ko lumeek ii ako baa ako en ee oinoshek en oinoshek kobendi ak konome njirenik ak kwoldo, owendo alak cheyoe lumeek ii ko miten awendo che yoe chukipo keny chukibo teranet chukibo keny che yoe lumeek ak ngoyoe tuguchuton lumeek ii komutu mutu chubeek nyogoger ako um che boiboenjinii biik kabisa ko um tangoita nebo um tangoita neyoe lumeek chuton neyoe kilaa en sukulishek neyoe en ee en ribetab milenywan. Ako kila en kila ak omitwokik che ome lumeek chuton keboiboienyin

Tuguk chetesetai en northeastern Kenya, netai koron ko ribet ab tuga, bichuto kotinye tuga cheribe ,barak en yundo kotinye ngamiok chetinye chego akeoldo chechuton. En komosindo chebunu barak yundo komiten atebet netokosu biik kora ko takomutu kwonyik chechang' biik ab yundo ako ngokai kounoto koibu historia nekibokeny. Ter kalaket ab bichundo, ilochigei koterit kabisa kou keny ,ilochi tuguk cheteren ak chebo raini akomi otebet ab lagok chemngech chetokoyoe bichundo.

Tos I kaikai mwaiwech kole unee boriet en sobetab kimugul met en boriet ab kimugul met kimiten bik kibagenge ko kokwet ko mengisie tugul ko en bichuto ko kiyae kasisyek tugul koyoote kibarua tugul ko kingoaate kasisyechu bichuto ko kimiten kimugul met nekiimi bichu ko kingoyaak kou noton ko mata kotestai kasisyek komie ko kiyach koyumge kobir ge ak kimugul met kiyach ngunon kimugul met initon kewon asi kotestai boisiet ab kokwet kiyumge ak kebar kimugul met lakini kin kotom kebar kimugul met ko ki bar bik korok en kokwet bik Che kikayumge koba borianato ko ki yach ngunon kecheng bik cheta komengech

Ochon en mionwogikab kabwatutik Che ibu kerichek ab pokitet cheu mianwogik netai ko nekiimege chito nebogiti ko iimige ak mamukogse koai okot tuguk en konywan mamukogse koib amitwogik angot kobogiti boyot ab kot agenge anan kobogiti kamet ab lagok ko mamukogse kotestai boisiet en koato ngamun bogitos bik bogiti boyot bogiti chepyoset ko ango bogiti chepyoset ngunon ko iimokse lagok iimokse kora bik chuton ibu mianwogik Che kiimege mine nekiimege mi nebo metit ne ame bik metit en bichuto ko angoamin metit ngunon ko magoyokse boisiet ago ngoyaak kounito komami Ole testoitotai koato anan korichoto ago mianwogik chebo metit ko tot kobwa agoi koib meet

Ngiyokun rapisiek netai yon imiten kasisiek chuton ako kechop ole kiliponen kelipanen simoit ko ngelipanen yuton ngiyokun rapinik non katenome rapinik koliponokse en yundo ako en aliik tuguk chekokyoldeon en tuket imuchi isomen rapisiek chechang ' amun komoswek chutok chu kiliponen simoit kotkokonin rapisiek chechang' kototkokonin isom ako tot iboisien ites tuguk alak en boiseing'ung',en keenyun ko karan alisiet en simoit amun tot ikonor rapinikkuk en yundo ako tot itesen boisien ng'ung' en kila.

En emotunwek ab sang kiit netai lupanet komou chuchok chubo simoit, kiboisien kadit nitok, inome kading'ung iwe tuget akilipan ot imoche ial ngoroik. En emonyon keliponen simoit tuguk cheu chumbik, mwaita lakini en emotunwek chebo sang keboisien kadit nitok ako kadit nitok kotile rapinik kuk en benki akobosie en biik chekikomanda ako ndiiwe sang ikonoru rapinik chekiliponin kila arawa ketilenin en yundo akiboisien kadit nitok ilipanen tugukuk en mutyo.